Ore eninko pisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa ore esiai eunoto orpaek netaa entoki etipat, ashu etaa entoki nailepua enkata pookin nagira iltung'anak airemisho, amu etaa keeki iltung'anak faida, neaki si iltung'anak iropiyiani tobeniak, neeku ore enasiai netaa enetipat ashu etaa entoki nagira iltung'anak pookin aing'or enkata pookin, neeku kifaa pi chukulia iltung'anak enaa ebae etipat, petumoki anoto enkata pookin iropiyiani, nagira ayieu iropiyiani naitumia, erishata pookin.

Ore esiai eramatata onkishu ekule, netaa entoki etipat ashu etaa entoki nailepunye iltung'anak irishata pookin, ashu enkata pookin, neeku ore ake pi fuga oltung'ani inkishu ekule, ore entoki edukuya naifaa nees, naa kitobir inaduo aji, enaduo nainosie endaa amu mepuo ake amanimanaa, or pitobir enkaji, netumoki oltung'ani ataa oloing'orita nkoshu enyanak aitobiraki, nisho endaa, nisho enkurma, peyie etumoki ataa kepir, arashu ketumoki ataa keeta afya sidai, netumoki aitayu naduo ale naba enaa nayieu oltung'ani, enkata pookin ashu erishata pookin.

Wore entoki naitiship tena siai ashu entoki naitishipisho tena siai naa wore enkata pookin nagira iltunganak amirisho apuo osokoni amir intokitin pookin enaa fruits ashu irmaisurin, ndizi ashua irmashungua, ngitunguuni, irnyanya, impuka naa faida egira aingoru ashu kegira sininje aingoru intokitin naa ashu nai keep meshomoito , niaku wore enasiai naa enetipat oleng teneas iltunganak biashara enye peyie etumoki anoto impisai netumoki sii ataa iltunganak ogira aas biashara enye metii intokitin nagira aisumbua ashu metii matatizo nagira aisumbua.

Wore entoki nagira aasa tene naa iyiolo ena naa enkitotio oo inkishu ashua oltungani loogira ai fuga inkishu , ekule naa wore enatoki enkifuganata oo inkishu ekule netaa entoki etipat ashu etaa entoki emaana erishata pookin nagira iltunganak aramatisho , amu etaa faida toladuo aramatani eewua faida ekule , eyawua sii faida oompisai. Niaku wore enasiai kifaa piibung iltunganak erishata pookin nagira aramatisho peyie etumoko ataa loota faida arashu etumoki anoto impisai erishata pookin nanyamal peetumoki sininje aendelea ashu peetumoki sininje atasie biashara enye nitumoki atudumu irmareita lenye. Niaku enetipat enasiai, netumoki sii aingero iltunganak tookulie siaiti o inkishu.

Wore eninko pii isum oltungani peeyolu enasiai, naa wore esiai orpayiek ashu esiai enkidongoto orpayiek netaa entoki etipat ashu etaa entoki emaana erishata pookin nagira iltunganak aas enaduo biashara ashu nigira iltunganak ailepunye enaduo biashara, niaku wore enkata pookin nagira iltunganak aas biashara orpayiek naa kitodolu ajo kegira atum impisai ashu kegira atum faida erishata pookin. Wore enasiai eninko piyolou enasiai naa irpayiek ake ingas akes , nintayu ildauo payiek nilo apik enaduo weji nijiyeki peetumoki ataaku olchafu nedoyio olchafu alo abori nibaki laduo payiek safii, niaku wore enasiai naa enetipat oleng teneyolou iltunganak erishata pookin.

ore adamu ena siai naa ore enkata pooki naasi ena siai, napiki ilpayek emukunda naa kebau ake enkata naku ilpayek, nitayuni ina daa iyiolo pee itayuni ina daa nepoi aamir, ore ena siai, ore inaduo kinyat naa idim oltungani atudung'o, ninguaa midikoposa tolchamba ashu isho ilkulikae tunganak mikompoa.

Ore ena siai enaisho olootorok netaa entoki e tipat ashu etaa entoki e maana enkata poookin nagirai aas biashara amu ore ena baye nayauwua faida sapuk tormukulima ashu eyauwua faida sapuk toltung'anak lairemisho. Neeku ore enkata naatai ilotorok ashu enkata naiamua oltung'ani aifuga ilotorok, naa kemir enaisho netumoki anoto mpisai niidim sii ataasie enkae biashara ashu itumia enaduo aisho tiang'. Neeku ore ena siai enaisho oo lotorok netaa ene faida sapuk toltung'ani erishata pookin ashu toltung'ani enkata pookin nagira aiendeleza biashara enaduo aisho oolotorok.

Wore sababu nishoo metaa kanyorr enasiai, naa wore enasiai enkiremore ekahawa , millet oo sorghum ashu enoo ngaitubulu pookin naanya iltunganak netaa enefaida sapuk tooltungani oishu amu etaa biashara sapuk naibungakaki iltunganak iltunganak meibunga aate. Wore enasiai nilupua oleng ashua kifaa peyie wore enkata pookin natii ilarikok ninguraa iladuo tunganak ogira airemisho peyie isaidia nai ninje aisho impisai, naisaidia ninje aitoi naduo mimea enye peyie meta meeta aasara ashua support nagira aitisha arishata pookin nanyamal.

Ore enasiai neshomo aitobiraki, ashu esiai etipat temurua ang ashu enkata pookin enkiremore, amu ore enasiai nisaidia iltung'anak, ore si irkulikae nelo aisho faida sapuk tenasiai ake, ashu ipirta enasiai, neeku ore iltung'anak kifaa pees iltung'anak biashara nalio obiashara si naisaidia erishata pookin, peyie etumoki ailepu ninche netumoki ataa iltung'anak logira aisaidika enkata pookin ebiashara ashu erishata pookin nagira iltung'anak aas enaduo biashara ontokiting ashu odaikin.

Ore pee eibelekenye ena siai nanap isirkon ilolan, netaa enkibelekenyata sapuk toltungani ashu netaa enkibelekenyata sapuk temurua, amu ore entoki nayaua enkibelekenyata netaa eyaua teknology. Etaa keetae ngarin neetae sii iltukutuki. Neeku ore badala nalo oltungani aingangana osikiria neeku enaikash nelo aihire enaduo gari neya laduo olan ang, toladuo tukutuk tenaduo baisikil, nitasioyo sii teleleki neya. Neeku ore ena siai netaa enetipat oleng enkata pookin nagirae aramatisho, nenap ngarin lolan mookure anaapa isirkon.

Ore enikoni tenetumi ena baye naa ore enkata pookin nagirai airemisho naake sidai ake peyie irem iltung'anak inkaitubulu naasioki aabulu o nkaitubulu sii e tipat ashu ine maana, naata faida naijo sukuma, cabbage. Ee ore kuna cabbage naa entoki e tipat sininye toltung'ani enkata pookin nairemisho amu keeta faida teniteati aitobiraki, nepiki olchani aitobiraki, nepiki fertilizers, naake ebuku sininje aitobiraki netumoki ataa ine faida toltung'ani ashu a entoki naata faida erishata pookin nagirai aabulu ashu nagirai airem.

Ore entoki nalotu ndamuot tenadol ena naa biashara oltung'ani ashu biashara olduka, ashu enkae biashara ake e namiru kuna tokitin. Ore entoki e faida tene naa ore entoki naifaa niing'or oltung'ani naa faida natum, peyie melo hasara ashu mitoki inaduo tokitin aaya hasara enkata pookin ashu erishata pookin nagira aas enaduo biashara. Neeku ore ena naa keng'asa oltung'ani ee kinyang'u ndizi te wholesale, ninyang'u sii empoosho, ninyang'u omaindi ashu ninyang'u ormushele, nelotu amir ee ninche atum faida ashu aing'oru faida enaduo natii atua inaduo tokitin.

Ore esiai nagira aasa tene ashu entoki nagira aasa tene naa biashara ena oo cereals ashu aa oo biashara nagira aendelea oo ntokitin ee naijo cereals. Neeku ore impooshok, irpaek, endeng'u ee irmaindi ashu a indeng'u, neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' arashu ene faida toltung'ani enkata pookin namirita kuna daikin amu kinyang'u iltung'anak nepuo aamir ashu nepuo aayie too nkang'itie, ninyang'u sii iltung'anak inkolong'i e supukuu. Neeku keeta faida ena daa enkata pookin nagirai aamir.

Wore ininko tenitobir enasiai naa , wore ormushele teninko tenitobir naa ingas oltungani alo ainyangu ormushele lino nilotu nintokitokie enkare, nimpimoki tenosho toki nipim arashu tentoki naijo enkilasi. Wore pii impimoki ninjo eyiara yiolo peeku nidotu. Wore sii mpoosho enikoni tenyieri naa eeh ingas oltungani ainyangu eilata, ninyangu irnyanya, ninyangu kitunguu, nidungoki kitunguu emoti , nidungoki irnyanya ninyangu cubes nipik inakataa aikarang iladuo nyanya linonok wore peeku nibukoki naduo poshok nitumoki ateyiera endaa sidai wore peeku nichanganya pookin anya erishata nabo.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa eramatare o ntaare ashu enoo nkerai ee kore ena siai netaa ene tipat oleng' ashu etaa ene maana amu etaa ake ore taata iltung'anak loogira aaramatisho naa lazima nye kwanza entoki e dukuya piikaraki ntare ewoji sidai nejing' ashu aa mwatat enye nidivide ashu nidung'dung' peyie etumoki ataa ketumoki aikena te leleki ashu ketumoki aikenaki naduo ang'itie te leleki naduo boitie. Neeku ore ntare netaa faida oleng' sapuk toltung'ani enkata pookin ashu erishata pookin nagira iltung'anak aas enaduo biashara peyie etumoki ailepunye ninje ashu peetumoki aisaidia ninje enkata pookin.

Wore eninko pii isum oltungani peeyolu enasiai, wore esiai oolukunguni netaa esiai ee faida ashua esiai eretoto sapuk tooltungani enkata pookin ashu erishata pookin eeh amu wore ilkunguni netaa keyiu irmayayai nemiri lelo mayayi niaku faida toladuo tungani nenyai sii inkirik oo inkukui enkata pookin kidimi atimiraki inkotelinj peetumoki aateyieng. Niaku wore inkukui netaa faida sapuk tooltungani nemegol sii esiai enye amu inkajijik ake ishaetaki nipikaki indaikin ashu nipikaki eweji ninosie endaa ,nipikaki eweji newokie enkare peetumoki ataa kegiraa abulu nitumoki teeafya sidai oo tee eefya sidai oo toongiri sii enkata nayiengi.

ore entoki nagira aasa tene naa enkiremore ena enkop aitumia iltarakitani ashu aitumia imaashinini. ore ena siai netaa esiai efaia ashu etaa esiai etipat enkata pookin nagirae airemisho amu, etaa ore iltunganak netaa etijinga irkumok atua enkiremore. neeku ore ena siai naa ene faida sapuk. ashu ene faida enkata pookin nagira iltunganak airemisho amu, oltarakita ake ingoru niki clear inaduoo kop netumoki atuun inkaitubulu enye enkata pookin aashu erishata pookin naidipa aatudung ashu naidipa airemo enaduoo wueji ashu enaduoo kop.

Wore enaabaye naitiship tena siai naa wore enkata pookin enkiremore ashu enkata pookin nagira airemisho naa faida ingoru oltungani ashu pii ingoru oltungani aitobir enaduo kop enye, tenemeeta oltungani inchoo, tenemeeta inkishu naa faida ingoru aatumoki airem enaduo kop ashua aatumoki aingoru impisai tenaduo kop teleleki ashua tookulie oitoi ake peyie etumoki ataa oltungani lee faida netumoki sii ataa oltungani laa wore erishata pookin, kegira ake ninye aaah megira aiteseka tengaraki meeta inkishu ashua keeta ukulima naas. Niaku wore enaa naa esiai etipat oleng.

Wore esiai enkifuganata oontare netaa esiai etipat oleng, ashu etaa entoki emaana enkata pookin ashu erishata pookin nagira aigunga. Amu wore enasiai netaa entoki naa ninye esaru iltunganak ashu entoki nataa ninye itumia iltunganak enkata pookin. Niaku wore enasiai naa kifaa peyie ingoru iltunganak nenyikaki peyie etumoki aitumia erishata pookin ashu peetumoki ataasa enkata pookin neshetaki intare imboitie amu kidimi naaji ataa keta woda naduo tare peenyai inkirik ashu keeta eweji namiraki naduo kirik, keeta eweji namiraki kule neeta sii eweji naaji namir intare ishuu peepoi amir ashu peepoi anya. Niaku wore enaa naa entoki etipat oleng.

Ore entoki nagira aasa tene naa esiai ormayai ashu irmayai etasotuoki neponuni apik enebo peyie etumokini atimir ashu petumokini aitumia peku melo enkuku apetaa nelo ainyial , neku ore enasiai netaa enefaida oleng ashu netaa entoki edupoto toltungani pookin osiita biashara ormayai amu ketum faida netumoki sii anoto mpisai niasie nkulie biashara ashu nabolie nkulie biasharani .

ore esiai enkiremore ashu ee ee nauni nkaitubulu, netaa ene tipat ashu etaa esiai naendelea aitobiraki, enkata naado. amu etaa ore iltuganak netaa nkaitubulu taata egira aun peyiee etumoki aanoto faida ashu etumoki ataa keeta esiai naasita sii ninche. pee ore enkata pookin nayieuni olchampa ashu enkata pookin nayieuni inaduoo aitubulu. naa ninche loota edaa ashu ninche loisaidi ailtunganak menoto enkata pookin. peyie etumoki ataa keeta edaa neeta faida, neeta sii faida nagira sii ninche aadupore tonaduoo muruan enye natii enkata pookin.

Wore entoki nalotu endamunot tenadol enaa arashua entoki nalotu endamunot tenadol enaa siai naa wore esiai ormaindi ashu esiai eeh eunore ormaindi netaa entoki etipat , etaa entoki etipat nailepunye iltunganak entoki naisaidia sii iltunganak enkata pookin ailepunye ninje. Niaku wore erishata pookin nagira iltunganak aun irmaindi nidip aitayu too ilchampai lenye ashu nidip ataa akesu too ilchampai , naa kidim naaji ataa kemiraki injoo natumoki ainosa peyie etum siininje faida ashu peetum siininje impisai naduo megira iladuo maindi lenye apuo waste.

ore ena siai eneikunari temutrua anga netaa keloito vizuri aashu eendelea aitobiraki. amu ore esiai enkiremore naa entoki etipat oleng. ashu entoki emaana. entoki netaa kegira iltunganak ai take anaa serious ashu enaa etaa kegira oltungani ookin aas. peyie ore enkata pookin nagirae aun millet ashu sorghum naa kelo ake oltungani akesu intokitin natuuno, netumoki aawa osokoni nelo amr tebei sidai, ashu kidim aawa orkisiagi nelo aisiaga, nitayu enkurma shu nayierieki edaa pookin aa oloshoro. neeku ore enasiai naa enetipat enkata pookin naasitae.

ore enkabila ookuna mali nanyor ashu aa oo reteni lanyor, naa ore enkabila naa kisiai enoshi abila nabulu asioki, nisidai sii enkabila naa tenepiki fertilizers naa booster naji teninche, neeku kisidain kuna tokitin teneeku keesita iltunganak anaake aunisho. amu faia sapuk, neeku keyieu negelu iltunganak iloshi loosioki abulu oloshi sii laa kening fertilizers aitobiraki peyie eeku faida te ninche enkata pookin nagira aramatisho ashu enkata pokin nagira aas enaduoo biashara.

Kore embaye naitiship tena siai naa etaa kore esiai taata enkiremore naake eyiu naa keeta enkare e kutosha peyie etumoki enaduo are ataa entoki naiti naitubulu nkaitubulu asioki entoki sii naitasieku enaduo kiremore. Neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng' ashu embaye e tipat ashu entoki naitiship iltung'anak erishata pookin ilepunye ninje, neeku kifaa peyie epik iltung'anak irpaipi enkop netaa sii enkare e kutosha nabukoki naduo tokitin peyie etumoki aatipik enkare teleleki, netumoki sii ataa iltung'anak loogira aifuraia enkata pookin ashu erishata pookin kuhusu enaduo siai o nkaek enye.

ore eninko pee isum oltungani pee eyiolou enasiai enkiremore, esukuma netaa esiai efaida, etaa entoki etipat oleng'neeku ore enaisiai netaa faida to oltungani enkata pooki, amu ore kifaa pee ing'or iltunganak pee ebulu netumoki sii aku kiboyo imoyiaritin, erishata pooki ashu enkata pooki peyie esioki aapuku.

Ore enikoni tenetumu ena bae ashu tenetumi ena siai naa teneuni ake oltungani irnyanya lenyenak temukunta nitau oltungani irnyanya lenyenak ,ningoru kaariabgs alo ainyangu kariabang, netumoki ayau kariabang aipangaki teleleki, peyie etumoki ataa oltungani ogira amir mali enyenak teleleki ashu ninye teurasi ,amu teninepu iltunganak irnyanya loipangana nemaniki einyangu siininche laduo nyanya nepuo aitumiyia toonkangitie enye toonkolongi enaake.

ore eninko pee iisum oltungani pee eyiolou ena siai netaa, ore ena siai netaa esiai efaida ashu etaa entoki etipat enkata pookin teneuni ntokitin te greenhouse amu kitubulu greenhouse intokitin asioki naa entoki sii naa keuni ntokitin aakutitik. neeku mer enkolong nesioki aabulu. nesioki ata. kidimi naaji ai transplant nepuoi aun tiae kop, neeku ore ena siai neyawua faida sapuk oleng enkata pookin nagira iltungank airemisho netaa faida sapuk oleng tooltunganak.

Ore entoki nagira aasa tene naa nkitung'uuni eyauwaki osokoni ashu a nkitung'uuni egirai aamir tena duo woji, neeku ore esiai o nkitung'uuni netaa faida sapuk toltung'ani enkata pookin naunisho oltung'ani naa lazima peelo aing'oru empeku sidai o nkitung'uuni nepik enaduo kop nesio nepik enkare, nepik fertilizers nesioki aabulu, nitibu enkata pookin naata imoyiaritin peetumoki ataa mee hasara. Neeku ore ena siai netaa ene faida sapuk terishata pookin amu keyau ake iltung'anak inkitung'uuni osokoni, neponunui aiipim, nemir te bei sidai ee netum sininje inaduo pisai nayeu ashu naduo pisai naashukoki mbenia enye.

ore entoki nagir aasa tene, ashu esiai nagira aendelea tene, naa esiai enkitaunoto oorpaek tolchampa ashu aa kegira iltunganak autayu irpaek lolchampa iladuoo louno ashu iladuo lookuto. ore ena siai netaa ene tipat oleng enkata pookin amu tinitayu iltungank irpaek tolchampa, nepuonu neyau endauoo mashini. netumoki atooshiosh ashu aitayu asu aitayu too mashakuani, nepik enaduoo mashini naidong ashu enaduoo mahini naitayu eee pee etumoki aawaita store pee epuo ai store ashu aawaita store pee epuoi apuo aamir naa idim sii aawaita osokoni enkata pookin.

Wore irereni latoningo ashua irmarenge nalotingo , naipirta enaabaye ashua enakias, netaa wore enakias naa entoki etipat oleng ashu entoki emaana enkata pookin ashu erishata pookin nagirai airemisho ashu nagirai aas enabiashara. Niaku wore erishata pookin nagira iltunganak ailepunye lootorok ashua aas esiai oolotorok naa lasima piinguraki lootorok enkare ninguraki sii eweji green nii hung sii kuna ajijik enye peyie etumoki atijing teleleki netumoki sii ataa kegirai aitoti aitobiraki.

ore eninko tenintobir ena siai naa ore esiai ormananasi netaa esiai naendelea ashu etaa esiai nashomo dukuya erishat naado, neeku ore eneiko iltungan pee eitobir ena siai naa kingoru ake e ground naunie oladuoo mananasi. netumoki aingoru entoki nabulu asioki, nitobir enadoo ground nepik enkop metubulu aasioki ashu metubulu esidai, netumoki aendelesa vizuri ashu pee etumki aikuna vizur.

Wore esiai nagira aendelea tene ashu biashara nagira aendelea tene naa esiai ee wheat ashu esiai enkano, ninye egira mashinini aitayu toolchampai neponunui apik mashinini peetumoki aatijia ashu peetumoki ai processor. Niaku wore enasiai netaa enetipat oleng erishata pookin nagira iltunganak aas ashu enkata pookin nagira iltunganak airemisho nilepunye inaa toki biashara enye netumoki ayau faida enkata pookin ashu erishata pookin. Niaku kifaa peyie aas iltunganak ena biashara peetumoki anoto faida enkata pookin ashu erishata pookin nagira airemisho.

Ore eninko peeintobir ena ashuu pee intobir ena siai naa ore orgali eninko teniyier naa ing'as ake alo ayau enkare ino ninyiang'u enkurma airobiraki niata enkima ino aitobiraki ninteleki emoti enkima enaduo orgali nincho enkare meitootua nitumoki ateyiara ashu nitumoki atipika enkurma nikurt aladuo gali lino ore piinko nejia neku oladuo gali nintayu nincho eiropiju ore inkirik eneikoni teneyieri naa kikaraanki ake vizuri ninyiang'uni irnyanya nepiki eilata nepiki kitunguu nipik cubes arashuu roico nitumoki oltung'ani ainasa enaduo daai ino etamelono ashuu etisidana.

ore engeno ashu ebae niyieu pee ias ena, netaa ore esiai ompooshok netaa esiai etipat ashu etaa esiai nailepua neeku ore taata iltunganak, etaa ekunito te large scales impposho pee etumoki aanoto faida ashu pee etumoki ataas biashara onaduoo pooshok ore ena entoki naitobir inaduoo pooshho naa kitobir ninye mpoosho kuansa enkop. neta sii faida toltungani amu ki fertile ki decompose enkop neyau faida. neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng ashu etaa ene maana enkata pookin nagira iltunganak aaramatisho, aun inaduo poosho ashu aas enaduo siai ompooshok.

Wore esiai nadol ashu nadamu tenadol enanaa wore esiai enkiremore netaa esiai etipat ashua wore enaa entoki nadolita tena naa esiai enkiremore, eeeh kidim naaji oltungani airemo intokitin naijo irnyanya ,nirem inkitunguuni , cabbage , sukuma, irpayiek eeh indengu niaku wore enaa naa faida sapuk tooltungani enkata pookin nagira airemisho amu faida ingoru iltunganak pookin tenkiromore ,niaku kifaa niaas naduo siaitin teleleki neaas sii tesidano peyie etumoki aendeleza ninje biashara enye enaake ashu peetumoki anoto faida enye enaake.

Ore siai enkufugaroto enkukui netaa faida ashu etaa nee maana rishatan pookin nkaatan pookin nagiraa ltung'anak aremishon ashu nkaatan pookin nagiraa ltung'ana aas ana biashara. Neeku ore ena siai netaa faida sapuuk erishaatan pookin amu ore ltung'ana etaa keifugaa nkukui te leleki ashu etaa keifugaa nkukui. Neeku ore ntoki naiyeu ena siai naa keiyeu ake oltung'ani ee neiyau naa doo nkukui enyanak nepikaki ndaa aitobiraki pee itomoki ainosa rishatan pookin ashu nkaatan pookin. Naeko ore ana siai ere ne faida to ltung'ani oleng enkaata pookin.

ore ntokitin nadoolta tene adolta ormananasi, nadooolta irnyanaya, nadoolta saumu, nadoolta hoho nadoolta ee spinach adoolta cabbage, ee adolta irmashungua irmaembe nadoolta ndizi neeku hoho sii ketii sii ninye, ore ena siai netaa ene faida ashu etaa ene tipat tenemir iltungank fruits ashu tenemir iltungank irnganayio, peyie etumoki aanoto faida netumoki sii aateshet irkuliake tunganak, netumoki aibunga osotua tenebo oltungani tenkaraki enaduoo biashara..

Ore intokiting pookin nadolta tene, naa daikin kuna, ashua endaa ena, ore entoki nadolta tene, adolta ringles, adolta biscuits ,adolta pizza, adolta si irkekii, neeku, irmandasini, ore enasiai nenetipat oleng, ashua ore daikin pookin, netaa nefaida enkata pookin, amu etaa kegira ayau faida, ashu etaa kegira ayau faida toltung'ani, neeku kifaa peyie ees iltung'anak biashara, ashu pee enya iltung'anak idaikin tofauti tofauti petumoki ailepunye afya enye oseseni.

Ore entoki nagira aasa tene naa biashara ena enkurma naji Raha ashu e Raha premium. Ore ena siai enkurma, netaa faida ashu etaa entoki naing'or iltung'anak pookin erishata pookin amu ore ena toki naake eyeru endaa sidai, keyeru orgali sidai loshipakino iltung'anak pookin orgali loibor, orgali soft. Neeku kifaa peyie enya iltung'anak enkata pookin ashu piing'oru iltung'anak ena kurma peetumoki aitumia enkata pookin ee nayiu neyerisho ashu enkata pookin nayiu entoki sidai ee nayer enaduo kurma.

ore eningo pee isum oltungani ena siai naa ore esiai ee esukuma ashu sipinach tiang netaa esiai efaida ashu enemaana, neeku ore eningo pee isum oltungani naa inguraki iltokitin ounie, iladuoo kuniyiani nipikaki osunyai fatail nicho epik ilanterera lesukuma nebukoki engare enaake neeku ore ena siai naa enetipat oleng erishata pooki.

Wore sababu naishoru metaa kanyorr enasiai, naa wore enkinosata oo ngiri netaa entoki etipat amu teninya ngiri nayiolo iltunganak aatapej ashu ingiri naapejo aitobiraki naa faida sapuk ashu faida sidai toosesen lino. Niaku wore eniko oltungani tenepej inkiri naa kigoru oladuo jiko loopejieki, netumoki ainua enaduo kimaa enye nepejie inkiri inkuk peyie etumoki anoto faida ashu peyie etumoki anoto faida erishata pookin. Niaku wore enasiai empejoto oongiri naa esiai etipat ashu entoki emaana enkata pookin.

Wore entoki nalotu endamunot tenadol enaa arashua tenadol enaa siai naa esiai ee KFC ashu esiai nainosi inkiri elukungu inkiri naapejo toositima wesia sii echips ashu eweji ninosi chips aa wore enasiai naa esiai naasi toonkotelini pookin ashu toonkotelini sapukin toonkotelini naati town. Wore enasiai naa entoki etipat ashu esiai etipat oleng enkata pookin amu ketumoki iltunganak anoto faida netumoki sii iltunganak ainosa inkiri esaa pookin nayeu ashua esaa pookin nanigito ajo keyeu nenya inkiri.

Ore entoki nalotu ndamunot enadol ena naa esiai e floods ashu esiai enchan sapuk nagira aya inkajijik, ore ena siai netaa ee esiai e tipat ashu aa kifaa peyie ejing'aki iltung'anak ilarikok paa ore iltung'anak lotii irkejek loo nkariak netumoki aitalama ashu netumokini ayawaita kando, peyie etumoki aataa ee kegira megira aas kegira aas enaduo siai peyie ibooyo enkishui ooltung'anak peyie mitoki iltung'anak aapuo. Neeku ore ena siai nee entoki e tipat oleng' erishata pookin nagira iltung'anak aas ashu enkata pookin nagira iltung'anak aareren ena siai peyie ees piipang'e iltung'anak torkejek loo nkariak.

ore sababu ena siai ashu eana siai, naa enkitayunoto oorpaek, after itayioki irpaaek temukunta, ashu ore enata pookin nauni irpaek naa keba enkata nakesi, nitayuni enaduo daa neyae store, ashu nepuoi aamir too sokonini tenaa ine biashara duo. ore peyie eidipi, naa ketii iloshi mashakwani loitayioki temukunta, kidim oltungani atudungudungo pee etumoki airemoki enkop pee eku fertile ashu pee i decompose idimsii aisho atimiraki kishu pee enya sii ninche.

ore entoki nagira aasa tene, naa ilarikok kulo logira ai discuss ashu loogira aimaki esiai esukari aashu esiai onkurman, neeku ore ena siai naa ene faida ashu etaa dupoto sapuk tooltunganak enkata pookin, ashu erishata pookin nagira iltunganak aendeleza biashara ee kifaa pee epuonu iltunganak nebo nepuonu aendelesa biashara ashu aa neuonu ai zungumziavenaduoo biashara peyie etumoki aatayiolo faida o maendeleo natii ena siai ashu naata ena siai enkata pookin.

ore entoki nagira aasa tene, naa ore ena na olameyu ele logira aya nkishu ashu olameyu loyewuo, neeku meeta nkishu edaa nanya. ore ena siai olameyu naa kegol, ashu a eyaka ltunganak asara erishata pookin amu, etaa keye nkishu amuetaa, kegira iltunganak aiteseka tenaraki esiai oo nkishu ashu eisiai olameyu. neeuku ore enkata pookin nalotu olameyu kifaa pee era iltunganka tayari pee itoti nkishu ashu pee eeta nkujit aap naatipika kando pee etumoki aitotiyie nkishu pee eisaidia ninche metaa meya nkishu olameyu nisaidia, sii metaa meeta asara.

ore ebae etipat tene ashu tesiai eunoto, oonkitunkuuni naa venye napik oltungani enkare venye napik fertilzers neku ore ena siai naa, esiai naa kifaa pee epiki maanani peyie, ore iltunganak pookin loiremisho nemietoki aapuo asara, ashu nemeitoki aaku iltungank looun ake intokitin, nemeitoki aayiolo venye natiu tenkop, neeku kifaa peyie epiki ntokitin naa enare peyie etumoki atubulu te u rahisi netumoki sii ataa enkata nagirae aun ashu enkata pookin naitaji iltunganak.

ore ena siai temurua ang negira alo vizuri asu aa eetae esiai nagira aendelea vizuri amu etaa ore taata iltunganak ee otii nkangitie ashu lotii nkaulele netaa kidim oltungani atuuno orkiti shampa lenye oisaida enkata pookin ashu erishata pookin, neku kepik ake inaduoo aitubulu neun vizuri nipangaki iwuejitin tofauti tofauti pee etumoki atipika enkare, netumoki sii aatubulu teleleki enkata pookin.

ore engeno naata naipirta ena bae, naa ore ena baae naa esiai enkitobirat empuliya, ashu esiai enkitobirata empulya fertile ore ena siai naa ki changanya intokitin tofauti tofauti ore pee eichanganyae, neton oltungani egira aibelibelekenye, peyie etumoki ataa kegira ai decompose aitobiraki, niguraa anaake, nenyikaki sii ataa kegira areten, aibelibelekeny peyie etumoki ataa entoki efaida, ashu entoki nasioki ayau faida enkata poookin, tenelo naaji nebaiki oltungani, ewuei neiremiso ashu ewuei netaa kegira aunishore enaduoo puliya.

ore ena bae netaa enetipat temurua ang amu ore teneun iltunganak ,neyawua faida sapuk ashu eyawua esiai metaa keeta iltungank iropiyiani, netaa sii tegemezi ena toki tooltungank pookin toorkulikae mareita, etaa entoki efaida ashu etaa entoki nagira ayau tipat, neeku etaa kingorita iltungank iwuejitin kumok, ashu etaa kingorita iltunganak faida sapuk enkata nagirae airemisho. eyaka ninche faida ashu eyaka ninche iropiyiani enkata pookin nayieu inaduoo pisai.

ore entoki nalotu damunot enkata pookin tenadol ena ashu tenadol ena toki, naa ore ena naa eramatare ena, ashu enkifuganta ena oo maua, ashu enoolchampai, ene daa, ilmasurin orkeek, ore ena siai netaa ene faida erishata pookin, neilepunye iltung'anak kibiashara, neeku isaidia iltung'ank erishata pookin, nagira iltung'ank aata keesita ena biashara. enotito ninche faida netum sii eretoto enata pookin naitaji eretoto ashu enkata pookin nayieu usaidisi ooropiyiani.

Ore ntokitin nadolita tene adolitaa enkaina oltunganii natii gloves adolita mpirbilii nchugu cucumber nyanya mayai ore entokii nagiraa ayendelea tene naa oltunganii lagiraa ayierisho ayier anda naa enaa enagira aikaranga neeku enetipat ena bayee enkata pookin

Wore entoki nagira aasa tene naa wore enaa naa dust bin ashua eweji nepiki oltaka pookin lee town eeh wore enasiai naa county government oshi naas ashua county government, ninje naishoru material pookin naapiki oltakataka , peyie isaidia town metaa mee chafu ashua pee isaidia town metaa metii olchafu. Niaku wore ena naa entoki etipat erishata pookin nagira iltunganak aas enasiai naitayuni ilchafui tee town nepiki eweji nifaa peyie epuka uuchafu ee town nayau imoyiritin nayau inkulie tokitin ake chafui. Niaku enetipat enasiai ee safisha town.

Wore entoki nagira aasa tene naa esiai oooh wauwa ashua eeentoki naa eji naa naitobirieki mauwa ashua nitobiri mauwa metaa kemiri amiraki iltunganak pookin terishata pookin nayeu iltunganak mauwa . Niaku wore enasiai naa enetipat ashua enemaana enkata pookin nagira iltunganak amir mauwa ashua enkata pookin nagira iltunganak aiteru biashara eemauwai, kisaidia pookin metaa kengira aaku keasita biashara esidai nengira aitijungu impisai esidai amu wore mauwa naa keeta order kidim awaita imkuapi eboo, nidim sii iltunganak lee atua ee country ainyangua aitumia.

Wore ebaye naitiship tena siai naa wore enkata pookin nagira iltunganak ai transfer intokitin ashu enkata pookin nagira iltunganak aya mauwa ashua aya ilulan aitayu ilolan toolchampai nipik irkuniani ai pack peetumoki ingarin aatanap wore egira load ingarin nee entoki etipat ashu ebaye naitiship iltunganak, amu keaku ketum iltunganak impisai kii sure ajo ketum impisai neyai sii ilulan, wore iladuo tunganak oonapita naduo tokitin netum siininje orkibarua. Niaku meetai oltungani pookin lemitiship enasiai, ashu lemiterep enasiai metaa kerepita ajo isidai.

Wore enasiai naa kelo aitobirari ashu esiai naendelea aitobiraki tenkop ang ashu tenkop nikitii, isaidia iltunganak enkata pookin ashu erishata pookin, etaa enasiai entoki naiposa iltunganak ashua entoki nataa eeh iltunganak naa ninje itegemea amu wore irmaembe naa entoki naa keunoyu too inkwapi pookin, kesioki abulu naa wore enkata nakuu naa keeta order amu kelotu oltungani ainyangu nenyai tine , nidim sii aawa nelo anya tiang , ashu nidim ingarin aponu awaita nepuo amir tukwapi enye. Niaku enetipat ena biashara oormaembe.

Wore sababu naisho metaa kanyorr enaabaye, naa wore enkata pookin nagira iltunganak eeh aitayu irpayiek toomukundani naa kiitaji iltunganak loo inkait ashu kiitaji peyie itoi iladuo payiek, aitoi aitobiraki peyie etumoki aitumia erishata pookin ashu peetumoki aitumia enkata pookin. Niaku wore enasiai naa enetipat enemaana, kifaa peyie aas iltunganak enkata pookin nagira iltunganak eeh aitoi irpayiek peyie etumoki ataa meshali irpayiek enkata napoitoi aidong erishata pookin.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai ashu entoki etipat tena siai naa biashara oosingir naa entoki nailepua ashu entoki nataa eyawua enkata sidai enkata nagira iltunganak aamir amu ore isingir naa entoki naata value tosesen loltungani ashu entoki naakitamani nai oltungani peenya niaku isaidia iltunganak erishata pookin amu ketum iltunganak isiayitin kwanza ilotuii inkotelini osingir Ore sii enkae oosingir naa ore isingir naa tenepeji naa iidim iltunganak ainyangu inakatake

ore entoki nagira aendelea tene naa biashara ena ashu idaikin egirae aapik irkonteinani ashu istooni naaitobira iltunganak. pee etumoki ataa ekigira aitumia edaa polepole ashu ore edaa excess nepiki store pee etumoki airaga pee mingiala ake iragita, neeku ore ena siai ena biashara netaa biashara sidai amu etaa kegira apik intokitin metotona nkolongi kumok ashu erishata sapuk eton eirtu itumiae ashu megirae aitumia. neku ene tipat ena siai enkata pookin.

Wore entoki nagira aendelea tene, biashara nagira aendelea tene naa wore ena naa enaiposha, naitayioki isingir metaa ketii isingir abori ashu ketii isingir ineweji ake aatoni, nipiki ineweji metoito ashu nepiki eweji enye peetumokini atudumu tine weji awaita osokoni ashu epoi aitoi peeyieri. Niaku wore enasiai netaa enetipat erishata pookin ashu enkata pookin nagira iltunganak aayier isingir ashu , aifunga isingir ashu ai teiga isingir too naiposha.

Meetai entoki naitiship tena siai amu wore enaa naa orbaribari toronok loifaa nishungulikia ilarikok ashu eweji toronok naa orbaribari laa kenagaa ingarin, amu wore enaa ina gari naa eserangab natanangayie ashu enterit natangayie nekata pookin enchan. Niaku wore ena naa entoki naifaa niingorr ilarikok aitobiraki peyie etumoki aishungulikia iltunganak lenyenak pee mitoki aiteseka enkata pookin enchan ashu arishata pookin nashaita enaduo shan nimitoki aiteseka.

Wore enasiai enukunari tenkop ang naa keloito vizuri ashu eendelea vizuri erishata naado, amu wore pee euni sukuma , spinach , naa ketumoki iltunganak aewota aitobiraki ashu atipik enkare. Niaku wore enasiai eshomo aitobiraki ashu ikunari aitobiraki tenkop ang amu etaa kegira iltunganak aunisho netumoki ataa keeta enkare tesapuki ashua enkare sapuk. Niaku kepik ake springlers eweji netumoki aisiidaki inaduo tokiting enyenak telakwani peyie metoyu ake ashu peemitoki aatoyu.

Ore enkolong nataasa ena siai naa nkolong'i iopa, ashu inekitambo. Ore ena siai enkolong naasi naa enkiremore ena naitumiai inkishu airem ilchambai ashu airem iwuejitin peetumoki aatuun ashu peeuni inaduo tokiting ashu inaduo kaitubulu. Neeku ore ena naa entoki etipat apa meetae imashinini ashu ilderekitani, tenees iltung'anak pookin erishata pookin ena siai. Neeku ore ena kifaa nees iltung'anak enkata pookin

Wore eningo pee isum oltungani peyolou enasiai naa esiai enaa naitobiri osinyai ashu naitekedi osinyai, netaa entoki etipat amu etaa ketumoki oltungani atuuno inkaitubulu erishata pookin niun sii inkaitubulu kumok enasari, peyie etumoki aitubulu ashu peetumoki eton itu transplant nebulu tempeku sidai nebulu aasioki. Niaku wore enasiai entoki naisaidia iltunganak enkata sapuk arashu erishata sapuk oleng enkata pookin enkiremore.

Wore enaa ashu wore esiai ee green house eeh nauni mimea tiatua ashu nauni inkaitubulu tiatua naa esiai etipat tiatua iltunganak pookin ashu tiatua iltunganak loo iremisho, wore eninko tenifunza oltungani peeyolu enasiai naa eeh ingas aitobir enkaji ino enaduo green house, ninyaki irpaipi niudoki inaare nitumoki aipangaki mauwa inonok ashu mimea inonok aitobiraki niuduudu irpaipi aitobiraki peyie etumoki enaduo aare aima ashu etumoki aewota naduo aitubulu pookin.

The work of feeding sheeps at home or cutting grass for them or any different food has become something of importance maana anytime people are keeping livestock it has help people and lift them so this work has something that has help so many people at all times by lifting them so that the sheep cannot die during drought or being in problems at all times of drought

ore esiai enkifugarate oo nkishu netaa esiai etipat ashu etaa entoki etipat tiatua iltunganak ashu tuatua irmaasae iltunganak pookin oogira ai fuga nkishu. amu etaa ore ena siai netaa ninye itegemea ebata oolmareita. etaa ninche egira aekolea ashu ninche egira aasie biashara kemir, nepuoi osokoni, ninyianguni ntare, ninyianguni daikin, nelaki fee neeku etaa ina siai entoki natasikio aisaidia iltunganak ashu entoki nagira aisaidia iltunganak enkata pookin nayieu iltunganak impisai.

Ore baye natiship ena siai eeh tona liilo enkuesin ashuu te nkopang itee natii kwuesin. Naa ore kuna nkuesin nosuum to ltung'anak amu keeponu ltung'anak leing'uaa nkaadoor, neponuu adool anadoo nkuesin talalee ashoo nopoo adol anadoo nkuesin eneetuu. Eeh yieloo pee adol neelak mpisai ashuu nalaak ntai piitumoki sii ntaai ananotoo ndaa enaa ake. Naaku ore siaa enkwuesin naa siai naing'uaa e faidaa nkaata pookin arashu rishaat pokiin.

Ore entoki nagira aasa tene naa ketii eramatare olukunkuni, netii si ng'uesin naetuo aman auluo naijo siruain, neeku onkoiliin, neeku ore enasiai nenetipat ashua entoki emaana ena enkata pookin, nagira iltung'anak aramat ing'uesin ashu nagira iltung'anak aramat ilukunkuni, amu faida toltung'anak nimifaa si pear iltung'anak nkulie ng'uesin eboo, amu faida enkata pookin nagira sinche aas biashara ashu nagira sinche aas inaduo tokiting enye enaake.

Wore esiai osingir netaa esiai etipat ashua etaa esiai emaana enkata pookin. Wore eninko tenifunga isingir naa ingas atur iladuo wejitin iladuo turot linonok, eeh nilo ainyangu singir ashu empeku oo singir. Wore pii inyangu nipik enet metaa meye ashu meibunga esarngab, nipik atua aitadoki peyie intorio aisho endaa enaake peyie eisho siininje neponari aaku kumok Niaku faida teeyie ashu niaku faida toladuo tungani lonyaingwa iladuo singir.

Wore entoki nadamu tenadol enaa ashua tenadol enasiai naa wore ena naa entoki etipat ashu entoki emaana enkata pookin nagira iltunganak aibung isingir, amu wore tenibung isingir naa faida tooltungani pookin amu endaa, nitoki sii aaku wore teniyia osokoni alo amir naa imir ake aitobiraki, ashu imir tee bei sidai make impisai ashu intobir impisai, niaku wore enasiai naa keyeu eretoto enkata pookin ashua enetipat enkata pookin nagira iltunganak eeh aas enaduo biashara osingir ashu aifunga laduo singir lenye peetumoki anoto faida enkata pookin ashu erishata pookin.

Ore entoki nagira aasa tene naa iltorok egirae uh aivuna ashu ninche egirae aitayu enaisho enye ore enatoki nentoki etipat ashu entoki e maana enkata pookin nagira iltung'anak aifuga ilotorok ashu enkata nagira arut ilotorok amu kisaidia inche mitayu enaduo asali nitayu enaisho naisaidia erishata pookin ashu naisaidia enkata pookin neku ore ena siai netaa enetipata ashu netaa ene maana oleng toltung'anak logira aitegemeya ena siai e asali ashu esiai erutore olotorok.

Wore sababu paanyor enasiai naa wore enkata pookin nagira aitayu inkaitubulu naa faida ashua kisidain peyie emir iltunganak. Niaku kidim oltungani nitayu inkaitubulu wore naduo natunguayoki netumoki ailisha inkishu enyenak ashua netumoki atimiraki irkulikai tunganak peepuo aitayu Niaku wore enasiai netaa faida enkata pookin ashu erishata pookin nagira iltunganak aas biashara oongaitubulu ashua biashara eunore oongaitubulu. Niaku kifaa pee ibung iltunganak enasiai oleng enkata pookin ashu erishata pookin.

Ore ena siai nibelekenye oleng tenkop ang ashua etaa entoki naibelekenye erishata pookin amu etaa ore iltung'anak netaa eh kegira iltung'anak taata aas biashara ashu etayioloito venye enaas biashara onkaitubulu neeku enotito mpinu ashu enotito intokitin kumok naapik enaa fertilizers empoleya e newosh sii irkeek neku ore ena siai netaa enetipat ashu etaa entoki naisaidia iltung'anak oleng erishat pookin nagirae ae airemisho ashu erishat pookin enkiremore eyawua faida.

Wore esiai nagira aendelea tene naa ilarikok ashu iltunganak loogira aitengen iltunganak, eeh loomukulimani ashu wakulima , esiai enkiremore ashu eniko tenibooyo imoyiritin ashu irkeke loidim aitumia enkata pookin nagira mauwa enyenak ashu inkaitubulu enye aaku ibunga emoyian, niaku wore enaa naa entoki etipat teniaku ilarikok entoki edukuya peyie epuo aisaidia iltunganak ashu ilarikok entoki edukuya peyie epuo aisaidia iladuo tunganak loonyamal ashu iltunganak pookin longira aun inkaitubulu erishata pookin. Niaku wore enaa naa entoki etipat, entoki emaana naas iltunganak erishata pookin ashu enkata pookin.

Ore entoki nagira aasa tene naa iltung'anak ashu iltung'anak loiremisho, logira alimu matatizo nagira aimaa erishata pookin tormasurin tesiai ormasurin, nelimu si ajo kanyioo nagira nche ai tesa ashu kanyioo egira aimaa erishata pookin nagira aunisho, neeku ore ena nentoki naifaa nees iltung'anak enake, ashu entoki naifaa ni shughulika iltung'anak enkata pookin, nagira airemisho ashu ennkata pookin nagira agelu ajo kanyioo eun ashu kakwa aitubulu idim atuun enkata pookin.

ore ena siia naa ene tipat oleng ashu enetipat oleng enkata pookin nagira iltunganak aas, amu etaa taata tenenayamal iltunganak. amu eewuo esiai e technology neeku teneta iltunagank imoyiaritin ino mpuka ino nkaitubulu enye. naa kepuonu aipot waatalam nepuonu aayiolou ajo sababu ajo kainyioo egira kuna uka ai lack neeku ene tipat enkata pookin, nagira iltunganak aibooyo imoyiaritin oo mpuka. kifaa neyiolou ajo kainyio ifaa nees naa kainyioo mifaa nees.

Ore enabae nentoki etipat ashua entoki emaana enkata pookin, isaidia iltung'anak amu ore esiai e watermelon nesiai naata ropiyiani, ashua esiai naisaidia iltung'anak erishata pookin, neeku eewua faida erishata pookin nagira iltung'anak airemisho, etaa kegira iltung'anak taata aing'oru watermelon amu ninye naata faida, ashua ninye netaa kegira aisaidia iltung'anak tonkolong'i kumok ashu tonkolong'i enaake, neeku ninye egira iltung'anak taata ai focus aas biashara e watermelon.

ore ena siai enkiremore naa esiai nailepua ashu esiai nataa ene faida naisaidia iltunganak enkata oleng ashu erishata pookin. amu eyawua faida tooltunganak kumok ashu tooltunganak loogira aaas enaduo siai. neeku ore ena siai naa esiai naisaidia iltunganak enetaasa iltunganak. nai influencer iltunganak enkata pookin. pee etum iltunganak faida. netum iltunganak idaiki naitumia tiang neeku entipat ena siai erishata pookin ashu enkata pookin nagira iltunganak aas biashara oonkaitubulu ashu esiai enkiremore.

ore esiai oo nkitunkuuni eninko tenintobir. naa iun ake inkitunkuuni inonok tolchampa. nibukoki enkare, nipik aosh irkeek pee mitoki imoyiaritin aibung' ashu pee mitoki insects aanya. nitumoki oltungani aa ore pee euku enkata nakuto. nintayu tolchampa. iyiolo pee intayu tolchampa, nilo alua ashu nilo aya osokoni pee epuoi aamir. neeku ore ena siai, naa esiai efaida ashu esiai naa kifaa nibung iltunganak amu keeta faida enkata pookin nagira iltunganak aasishore ashu enkata pookin nagira iltunganak aa biashara oo nkitunkuuni.

The work os sukuma wiki or the work of spinach or the work of cabbage is the work that has been easy or bring profit at all times eh people get easy to plant things or eh people get things easy and so they sell at all times so this work has brought profit at all times to people who plant for many days or all times

Ore entoki nagira aiendelea tene, naa ilarikok ashu iltung'anak, lorikito iltung'anak lotii serkali, ninche logira aisaidia iltung'anak, kulo loiremisho airem irmashungwa, nirem irmaisurin, nirem watermelons, ninche logira aisaidia iltung'anak aiteng'en, ashua ailepunye ninche tebiashara ai promote, peyie etumoki ninche ataa megila tauja, ashu iltung'anak laa kepik inkufu esiai pookin, ashu biashara pookin, petumoki ataa, ashu petumoki aendelea erishata pookin, neku ore enasiai nenetipat enkata pookin nagira iltung'anak aas biashara ormaembe ashu ailepunye iltung'anak lenye.

kore ninko piisom oltunganii anaa siai naa ingaz agelakii mpekuu sidai ashuu aa mpekuu nabuluu asiekii, mpeku nasiokii aaku erishata pookin pootumokii aonotaa ashuu pootumokii atimiraa enkataa pookin naaku kore anaa naa ntokii naifaa neibung ltunganak ashuu neifaa neeyolou ltunganak ajoo oree mpekuu pooki oo nkaitubuluu naa ntokii sidai ashuu entokii nagiraa ayendelea sidai naaku keifaa peibung ltungaak rishataa pookin ashuu enkataa pookin pootumokii ainotoo faidaa netumokii sii ataasichore rishataa oo naduo aitubuluu pootumokii sii ninjee ainotoo faida.

The day I did this work or the reason sababu of this work is all the times people are doing farming is of importance maana eh because the planting of seedlings brings profit faida or it brings eh makes people good all time so people are suppose to get profit of this seedlings and make use of them so that it helps them at all times so instead of people using their hands let them use machines like tractor to do planting in order to do farming in Large scales so that they get profit faida and plant more seedlings with profit.

And this work of drilling water has been an important work or it has help people for many years or it has boost people anytime they are doing development or farming so this work people should take it or be near people and help all times so that they can do business without water decreasing or having any problems related to water so that they can easily put their seedlings water and plant easily and also sell quickly and get profit because of the water they have drill or it is there in their lands.

ore ena bae eunoto oorkeek ashu eunoto oo nkaitubulu. netaa ebae etipat ashu etaa ebae emaana erishata pookin. amu etaa kegira iltungank taata aitengen irkulikae venye naun irkeek venye naibung enaduoo siiai peyie eku enetipat erishata pookin. neeku ore ena siiai naa entoki nailepunye iltungank nibung iltungank oleng. kifaa nibung iltunganak nepuonu sii ninche ilarikok aitengen iltunganak venye naun inaduoo maawa. ashu venye naun inaduoo aitubulu pee etumoki sii ninche ainosa faida enye.

ore ena siai naa ore enkata pookin nagira iltungank aaunisho, ashu aingiel enkop aapik oltaka, naa ketii ake ntokitin naabulu te katikati ilo taka, ashu aa ketii inaijo sunflower idoolta ena vsunflower na kisaidia iltunganak enkata pookin aitayu eilata.,nisaidia sii metaa enaisho oolotorok ashu aa mitobira ilotorok enaisho. neku ore ena siai kifaa nibung iltungank te maendeleo nesioki iltunganak aor, neeku kepik iltunganak iltakai iwuejitin tofauti tofauti ashu, epej enkata pookin, pee mitoki oltaka aaku sapuk tenkop ashu pee mitoki aponari.